Miondo akenge nongen ko noton nebo malaria, elekitertoke ingunon ko nyolu kinem kesor netit ak inyeinde kongung asikobit koter umbu, ak ko koborunoik chebo malaria ko netaa ikose kouon moche kwomin metit anan kwamin metit, korak ikose kowoo maat akotot ingungu indiwendi komemuche kochoriren borto memuche kii aketukul, metemishei irwee kitiok ak ikose uon monengunget borto, koniton ko koborunoik kelee miten malaria bortangung, korak imuche ibiit kot icheng kiit nekibiten kot asikoba umbu ak iter umbu ak netit.

Sokat ko kikoyai ngalekab lokoiwek ko kararanit amun kasari ko kikobit tukuk chechang koboto simoishek, kompyutaishek, laptobishek kora komiten muswoknotetab kasari yoton, imuche ichut simoingung ak imuch icheng akobo lokoiwek alak tukul chekanam biik koboishen simoishekwak anan kompyutaishek anan ko cameraishek kobir pichainik anan koib lokoiwek ak konam kobarastat, kikobit biik chechang koyokto lokoiwek anan kobendat koboishen tukuk chebo kasari chekikoyai ngalekab lokoiwek koboishen sokat komanda konyor biik en sait nenoton lokoiwek ko kararan niton.

Okere olee bo iman ngalekab sokat amun tukuk chekonu ko choton cheteseta en emet akko maimuch kongol amun okot en eleborundo akobo tukuk chetesentai kondoik chetesentai biik lokok ak kot biik chemiten en serikalit ak emet komukul koboru kole tukuchoton cheyoe biik ko choton chebo iman, okere olee kikotoret kongongwech konyek anan kongongwech tukuk chemokingen koborwech kolee kayaak kiit nekile en elekile ak kokonech kolee oribke koboto kora okere olee kororon lokoiwekab sokat amun kikotikonech ak kobo elenyolu kiburten ko kararan niton bo iman.

Kiit nekiyoe asikobit konyorchike neranik rabishek chechang chemo ngering konyolu konam serikalit kochutyi anan ko kondoik konaam kotekyinot kou siroshek sikobit koba neranik ak ibakwaldois konyorchike chepkondok koboto nyolu kinaam kikochi kasishek kobun serikalit komomiten kiit aketukul nekaliban nemou inguni yemoche isich kasit konyolu korong itinye rabishek cheisirenge, konoton ko kikokon komonyorchike neranik chechang boishonik ak kobet rabishek chemokomi.

Boishet neyoe kotuyetabke koneuu nengete kamatik anan ko boishek anan ko neranik koyumke ak konam tuyoshek chekibendi kila maran kokobek wikit anan ko arawet, moche kouon elekikoba en kilak kotam kobendi biik kokobek wikit anan ko arawet, ko noton ko kikoyai biik kotuyo en kila yebokowire rabishek ak komuch kongololchin ak kobo bongonutik elekibendito en rabishek chekiwire, niton o kikotoret biik chechang kokonor rabishek ak kokilchike boishet konai kole kila betut nekile kewire rabishek.

Ureriet neimuche kobir borto anan chebire borto chebo chametab bor tukul ko ngunon kararn amun awendi ngunon elekiyoen urerioshek kouu ngunon awoo elekiloboten anan anaam owee mpiret elee kibiren mpiret ak anaam kiten ko kiten kotakai anai otokosu mutio mutio, ko noton neyoyon otokos yanaam en kila komowekyike batai anan komole besho mowendi oyoe ureriet kobaten noton neowendi kilak koneyoon otokos, oyoee kasinoton bo ureriet en kilak betut kotakai anaite, ko niton ko toreton atokos.

Sokat kotinye kelchin en boishetab sitimet noton ko kouu ingunon en sitimet komiten elenyolundo ilibande yoon kokobekunot rabishek cheimuche kololun sitimet konyolu itinye simoit ak ko noton ko tukukab kasari chekikoib sokat nenyolu ichil simoit anan iwee pechit noton nebo Kenya power ak inaam iliban rabishek ko kikobunchi komonut sokat en yoton amun toreti iliban sitimet en sait nekemoche iliban en chokyinet komesich koimut aketukul, inyumnyumi boishetab sitimet.

logoweek chegimuch kigoito agobo inatuut negororokto ko netai kegere kele elegigakitekta koii kotoss unee anan elegegakitekta inatut niton kogigagitech komyee, logoiweek alak chegimuch kegeer iih ko kouu ngunon kobotan ngweny ak komuch kobuut inatut noton iih kimuch kele kongisyogen ngweny keginu lagoiweek anan inokoitoi logoiweek, amuuch aarorchi biik olenchi koimuch kongisyogen anan kongosyogen emet ak koluul inaat inoton en sait negile ngunon yoche amwaa ole koyookse noton en sait ainon ndogoitoi logoiweek choton.

Toreti biik lokoiwek choton enekalushek amun niton kokochin biik konai kolee ne netesetai ak kokuyo kioton, kora komuche kokochi ngomnotet anan noton konai olenyolu koburto kowal otebenywan amun kokonyor lokoiwek kolee nee netesetai ak konyolu koriptokei ano, niton kora ko kikotoret biik kongomekitun konai kole nyolu ketebto anoo en betushechu chueb kasari, niton kora kolokoiwek chenyoru biik kotoreti icheket kotesentai boishonik cheterter kokilike amun sindonike ak biik alak.

Keretab sukulishek amun en robta ko kokongem kokwet amun kikere kelee tun kowekse lokok sukul komokonome tukuk chekinete en chokyinet, wekse somanenywan leet ak ko kora lakok en kaa komuche kobendat amayoe kasit alak kobaten bendote kitio kokere biikab kokwet kolee motoreti icheket lokok konome koimekee, mii akot alak chenome kochorse kochore tukuk koime kokwet, niton korak kokere biik kole kokosertio lokok ak tun kowekse komokongen kii.

Simakochang gazetishek en lokok ko amun kikochanga kitabushek koboto muswoknotwtab kasari noton nekikoib lokoiwek chechang ak koib kebeberta neo noton muswoknotetab kasari, ko ingunon lokok komuche kwo mwalimuindet anan ko konetindet kobakonet koboishen simoinyin komokotoreti gazetiti kelee kakipchi lakwet kosoman ak ko kora kikobit kompyutaishek chemuche kochut lakwet oriit yoton ak konyorchike tukuk chekomokyinge amun kasetit kokibo akobo lokoiet anan kobo tukuk alak.

Serkalit neo kokikotoret sugulisiek amuun kikomuch kokoita rabisiek, serkalit neo koba serkalit neming'in ih asikomuch serkalit neming'in kokoita koba sugulisiek kotareten kibsomaninik, ko noton kikomuch sugulit komuch konet lakok ingamuun nyorchike rabisiek anan chebkondok chetoreten ge akichek. Nguni komakomiten kang'unyng'unet agetugul ngamun kikotoret serkalit neo serkalit neming'in. En bandab tai nebo sugulisiek kokakon rabinik.

serkaliit kogigomuch kogoon tuguk chechang en kokweet koou kogoon boishonik en biik ab kokweet, ak kongeet koraa komuch kotoret biik en ngaleek ab kalyeet miten kigosiir kiirwogik cheimuch kotononchi ngaleek ab kalyet komatkobiit kiit agetul neyaa en kokweet, kouu nguno ngotiyoo biik agiobo tuguuk kwaak komuch kobwaa kirwogik anan kwoo chito konyoor kirwogindet agobo kiit negayaak, niton ko kigotoret biik ab kokwet kigogeer serkaliit kole bo komonuut noton kogochi biik ab kokwet boishonik.

Toreti komwaita tukuk chekoromen en kokwn ngamun nyorchinge biikngalek anan lokoiwek chechoton chemakiwis anan ketesyi kii nemonoton, mwoee kouu kiit neuu nganun tokyinge kotoret biik en kokwet kanai kii aketukul nenyolu konai, niton kobokomonut amun nyolu komwa kiit ko kararanit sikowalak biik matin kokoromen tukuk chekakimwa konoe kolee noton konyolu kewalak amun mwoe sokat ngalek kouu kiit neuu ngokoromen.

Kolee ngunon kondoindetab lokoiwek en raini ko kiit nekotiny soiti ko ngalekab siasa ak ngalekab anan ngalekab bolotet netesetai en eme noton kokimuch kenam biik ak kebore ak ko lokoiwek en raini chekokinyoru ko choton chelelen kokwo barak ngalekab nyerset anan nekinomebiik ak kimut nekotokirwokyin kimuch kebar amakimwa kelee kalyan asikebar, noton ko kiptui batai ak ngotutik.

Logoiwek che koragas akacham ih ko ketesyi temikab chaik rabisiek koboto kinaam ketech sugulit en kokwenyon. Nito kokoracham amuun imuche konyorchike kibsomaninik konyor somanet en elenekit . Mabendii elelo ih kouu en Kila. Kora kobato kale logoiwek kiteche oret en yoto asikonune lakok konito tareti lakok kora.

Kotinyon lokoiwek chebo keteksot ketekyi biik korik chemengech serikali choton ko chetoretenge biik, korak lokoiwek chekorakas chetinyon ko ngalekab SHA konget biik kosike en SHA asikobit konyorchike konyoiset nebo buch kobaten SHA keliboni kila arawa keliboni rabishek en SHA initon. kora ko lokoiwek chekorakas komoche kinaam chebiosok ak boishek tuyoshek chekiwire rabishek.

Kararan kikoito lokoiwek konyor biikab kokwet kouu ngunon tumwek chebo arusisiek anan ketoche toek alak tukul ko kararan kemwochi biik chebo kokwet kelenji koron obwan ketoretke en toksetab biik anan toek chemiten, miten tumwek anan tumin nekeyoe koron noton ko arusi, kobwone biik konyo ko toretishe ko noton ko kararan kemwochi biik kelenchi miten tumndo nekeyoe koron asikobit konyo ko kerchike ak kobaorian ko kararan niton.

Muswang'natetab kasari en sobenyo nebo kila kowendi ko kararan inyumnyumi boishet ako choktoe tukuk chekiyoe en chepchepindo nemi barak niton ko kikowal sobonwek chok amun tuguk chekinyoru en muswang'natet nebo kasari komaikoekei kinyoru kukayaak sait noton miten akot chendiger eng' sait age tugul koboru muswang'natetab kasari kole tesei tai ng'alechu kou akot yon miten kandoik kong'olole eng' kot neking'oten ng'otutik ko imuch inyorchigei en sait noton lokoiwek choton chekonech karon muswang'natetab kasari

Kiit nebo komonut en lokoiwekab raa ko ngalekab tililindo ak elekiribto rabishek amun en chorset neoo, lokoiwekab tililindo chekakas raini konyolu chito iriibke itililitu koboto kotililit elemii ngo ko kongung anan oldaukul elemiten konyolu imwit akobo tililindo ilee kararan ingetililit ak kotililekitun korikyok amun mwoe che echen chetononchin ngalekab tililindo asimabit kenyorchike mionwokik en atkai tukul.

rutoito nemoutyeen ko negikowe kotaab batyemit nyuu orutechi owe olemiten batyemit nyuun ibogotisye, kyobogotii inendet ago kiit nekyabayaai ko kyowe agoyochi kasiit en kila owee ketemisye kechorchi ketiik chemuche kolaal ak keminchi tuguk en imbaar amun kiit noton kogigararan ketoret inendet, rutoito nondon negirowe orutechi kotaab batyemit nuun kogoibchi tuguk cheuu sugaruuk, machaniik, chumbiik,, mwaita ak tuguk chechang chegigoibchi asigobaibait kitachan inendet.

kiit nempya en sokat ko ngaleek ab muswongnotet ab kasari neiborweech tuguk chechang en ibunet ab logoiwek ab emet, kiit neimya anan kiit neleel en sait negogosirto en inguni en saisyeek somok ko noton negilelen kinyochinigee kiit agetul neimokyinigee en sokat ngogemoche igeer kiit agetugul netesetai en emet imuche inyorchigee en sait nenoton nenyumnyume boisheet nguung en atkai tugul, sokat en raini koimuche iwee ak iyokte ngolyoot inyorchigee logoiweek cheimoche ak koit en sait.

Lokoiwek akobo robta rain koboru kelee kokoet robta ak ko teaeta koyetu, kokilenchi biik choton chemenye olee rikyinotin ak eletan kongishokeni emet anan ng'ung'unyek kobaa elemotot konyor ng'oyondit kochengyike yoton elekararan, niton ko kamwa kole lokoiwek chekabwa raini anan chekakimwa raini ko wendi koyetu robta en komoswek cheterter, konoton ko kokiib lokoiwek kelee nyolu koribkee koboto kerib lokok en kasarta neroboni en kila.

oreet neochome agaseen logoiwek ko noton nebo muswoknotet ab kasari netai neochome, ngamuun yoe kasiit konyumnyumiit oole kityo ak rabishek chuuk tuguuk anan tuguk chenyolu aal en sismoit nyuun iih ak ochut muswoknotete ab kasari anyorchigee kiit agetuguul nebo kinde yoton aganyorchigee logoiweek en nyumnyumindo, ago omuche koraa owekchigee tagaas ole kamwa nee anan nee kiit netesetai kogogerchigee oboishen simoit nyun, noton koraa kogigitoreton mising amuun konon kole nee netesetai .

ngemeet ab serkali koyoob sokat ko boishen serkali rabishek chechang asigomuch kotononchi sokat, niton ko koimutyet nenyoru sekaliit amuun uii ngaeek ab kenyoor rabishek konyolu kogilge sekaliit iih kocheng rabishek en oor agetugul kogeer kole kamuuch icheget kotononchi sokat amaimuch kobeet sokat initon, serkali kora kere kole nee kiit neimuch koteer sokat komowo kouu elegomoktoo.

agose logoiweek konyiil chechaang amuun sait agetugul iih otinye simoit nyuun iih anan radioit nyuun iih pngalal batai nenyolu agaas en sait agetugul koraa koniton kogonon logoiweek en kogabata sait agenge ne noton ko ratyoo lakini simoit iih anyorchinigee logoiwek en sait agetugul , koogere noton en kila sait negamach konoton koyoon ageer anan agas logoiweek en sait agetugul, kigogonon atepchi anan anaai ole nee netesetai en emet amuun ogere logoiweek choton.

Ketesiet neochome en redio konoton nebo Kass Fm amun noton ko neomuche akoshike kiit aketul komnye maneotebye siolelen makas kiit nekamwa ak konomee komnye monekilelen miten sait nekobet komakikas kiit nekamwa ak ko ingobet koyoe kasit aketukul anan kere oor aketukul en sait nekiten kolee kayo kowek kokaranit kekas kiit nemwoe, koboto kora noton redio noton ko bokutinyon ko mokileke soiti kouu nebo akee.

ketesyeet neochome en kenya ko noto nebo Kenya Broadcasting Corporation, nebo neiboru logoiweek chegororon amuun ngaleek kouu kiit neuu moboto magornateet anan motesyinn tuguuk chematestai, kararan noton mising agoi imuche komuut biik kossir biik komoboto chon ilelen nyolu iliban rabishek asigobiit kesirin niton kogararan koraa amuun biik chemii yoton kongolole komyee ak kotigoni biik kila ak kogonech logoiweek chegororon en sait nenoton moboto chengolole agoi kosiir sait ko noton.

Jeff Koinange ko chito noton nechome komil biik mising ak ko ibuu lokiwek chechoton ak kongolole en sautit nekararan neimuche ikas okinye komnye koboto inyorchike boiboiyet, Jeff Koinange ko chito noton nebaibai en atkai tukul, inendet ko kere kolee kabaibait biik ak koibchi tukuk chechoton chemoboto ngolset anan komwaa taban en tukuk chekokimwoe en lokoiwek, ibukora lokoiwek cheterter ak anan komut biik chemuche kora komiil biik, boishen talentainyin komnye.

redioit neochome ko notoon nebo Kass frequency modulation ,kararan niton amuun omuche ayepchi iit kiit nemwoe agose komoen tompchinet agetugul, radioit niton koraa iih koimuch kogonech logoiweek en sait nenyolu moisirtoi saisiek amuche anyorchigee tyenwogik chegororon cheboiboiton en sait agetul koboto biik chemii yuton chengolole ngaleek chemile biik, cheyoon abaibait orori en sait agetul amuun en ngaleek chwaak chemwoe cheirorie kityo.

sigeyaai ketesyeet kogararaniit ko oreet agenge konyolu keteche koot negararan koboto kimuuch keiib tuguuk chebo muswongotete ab kasari chegimeen chemuche konyorchigee ngaleek ab soet en chokyineet, monetokogoi gee, koou ingiyoogu logoiweek koborostoik chegogiyokto koba oleterter, konyolu ingemoche keiityi icheget iih konyorunokse en sait noton monegilelen kobeet kiiit anan mii elegamee konyolu kecheng biik koraa chenyogoyoi kasiit noton en oriit yutoon chegoroon.

niton kotoreti konyoor biik logoiweek en sait nenyolu ago igochin biik kongomegitun en kasari en noton kele konai kole kiit netesetai koainoon ak kogebeen kole ainoon negararan en bandaab tai ko kagas logoiweek, kouu ngunon ngeibchi logoiweek choton chebo temisyeet kogere ngot kogararan temisyeet, konoton netoreti konyorchigee kelchin neooo agobo loigoiweek chegomiyuu, niton kogochin kokwet anan emet komugul kowaal kobwotutik chwaak ak koyaai kiit negararan komotebi kouu kila.

kararan kombuniit nebo serikali, amuun nebo chito koimuuch kwongweeny kombuniit noton en sait agetugul amuun imucch kobiit choriik chemuch konyogobut kombuniit noton komogoron omuche chito kochoykyii yoton kombunit asigobiit iyaeen kasiit yoton, konebo serikali ko ngobiit kiit agetugul keyoi noton en chokyineet keweguu kogararanitagoot ngobetyo rabishek kobwone en serikali mogilelen kobetyo rabik ago liboni biik en sait nenoton mouu nebo chito nelenchiin tegongwoon salibanin.

Toreti ngalekab sokat kipsomaninik ak mwalimuinik amun nyorchinge kiit aketukul nemokyinge en somanet, ingomii kiit nemoche kouit kochute kitio muswoknotetab kasari ak kotur kioton, kokochin mwalimuinik koneet kipsomaninik en chokyinet, ko kipsomaniat aketukul ak inee ko ingwo akotur kioton konyorchinge kouu elekonyorudo mwalimuinik ak kotoret noton konyorchinege kelchi en somanenywan nebo akinee koker kolee mwalimu konyorchike kelchin kipsomaninik kobun sokat koboto katar lakwet sukul en kororonindo.

Oreet nerube anyun ko acheng elee amuch ayoktoen lokoiwe choton koba ketesiet nebo lokoiwekab emet, ochenge chito olenchi nichu lokoiwek chekoronyoru amoche ayokto kobaa ketesiet, kotoreton chichoton oyoto lokoiwe choton kiyoktechi biik chemiten ketesiet, niton kobokomonut kora amun tor anyorchinike tukuk chechang ak kobiit konai biik lokoiwek chekonyoru, konoton kiit noyoe nebo acheng chito nekiyoktoi twaan lokoiwek choton, chito nemaran kikoyoe neyoe kasiniton.